Ngaker pichaini kobwotwo akobo bik ab mulot chekikemwaitaen akobo chorset ab robinik eng narok

Abwoti mung'aret nekikotestai mising akobo insurance nekikokon tabushek chechang eng bik

Kikinyorjini robinik eng betushek ab COVID eng imbar sikoboishe ketoretkei eng amishet

Kikwo ng'ony missing boishet ab chepkondok eng emet nyo. Kong'ete ko kakinyoru koroitab corona agoi kora. Ngitinye robishiek tutigin komakwalei tugun chetiaa, ialei tugun tutigin eng robinik chechang'.

Abwotei akobo sobetab universiy kotugul, Ibwotwo akobo amitwokik che kikiamei eng university kou kimnyet, ngwek, chegoo ako marakwek.

Agere robinik chechang' kot missinga Ako robinichu komii chabiret ako chebiret komokiibe robinik. Chebiret kekonoree bandek ak minutik alak cheu marakwek ak tuguk chebo mbar makiibe chepkondok.

Tuguk chebo kamanut eng pikchainik chang' missing agere fruits anan matundek cheu ndisik strawberry ak alak. Agerei kora tuguk che kipimane matundechu mkebeshek cheboishe biik eng mung'aret. Ako tuguk cheu basins chekiboishe kora eng mung'aranito.

Ngaker boishoni bo konyaiset abwat tukun chechang'. Agenge ko kerichek, kerichek che mwonen yo iluguii kora abwati akobo sindanut nemuch kerutin nengwon missing. Ak abwati tugun chechang che tesetai eng sipitali.

Agere bich aeng che muren, che igategei ako mitei icheget kwalishe eng duketab tuguk chechang. Agere age kotindoo ngwek komii age netindoi tuguk alak.